Keng'asa atum irng'anayio loun toropiyiani kuti. Nitoki atum aitoki ereteto esirkali, tenchoto e fertiliser. Ekisho serkali fertiliser, toropiyiani kuti. Nitoki atum aitoki, eropiyia naishori peyie etum ailepunye eremore odaikin enye. Nitoki si aku, ekinyang' serkali iropiyiani idaikin tolairemorok loirem idaikin tomukuntani.

Emoyian ena, naata inkukuuni ashu nata ekibung' oshi oleng ildiein, naa elelek ake eku amu nelo aas imbaa nimishaa, netum ena moyian.

Etudung'oki oleng irkeek, meekure oshi taata euni irkeek oleng, naa Ina pee metii, ilotorok oleng. naa Ina pee metii sii aitoki maua. naapuku ilotorok aatimie idaikin enye. neeku nitokiy sii aaku tenakop, etudung'oki oleng, enkop. nemeerae irkeek. nemeetae imaua, napuo atumie kulo otorok idaikin. nitoki sii aaku meetae enkiteng'ena. naotengeni iltunganak aajo nchere. lasima peepiki kulo otorok tenkoitoi naishaa peyie etumi aanoto enaisho oolotorok. aitobir osesen. neitobirunyeki, enaisho naoki, naok iltunganak.

etudungoki irkeek te ngop ang' nitoki sii aku meuni oshi taata imaua naatumie ilotorok endaa enye, nitoki sii aku etaa ireyieta kuti te ngop ang' ,nedungo ireyita niaku meetum kulo otorok ewei neokie enkare, ore enkai bai, meetai enkitengena naitengeni iltunganak ajo inchere ore piipik ilotorok na keretisho ilotorok, keitayu enisho oolotorok, enilo amir te enkoitoi naishia, arashu kenyai enisho olotorok arashu nitoki sii aaku olchani enaisho oolotorok

Ekeishia angas peyie iyata ilchanito liwosh emukunta ino amuu ore inkuashen naa ekeyieu neingurari tenkoitoi naishiaa. Ore peyie ipalaa inkuashen naa kelelek peyie einyiala tenkoitoi earaka oleng. Ore sii enkae bae naa keyieu inkuashen enkulupuoni sidai naidim aitubulunyie nkuashen. Keyieu sii ewueji nemetuu enkolong oleng. Keitoki sii aaku ekeyieu enchan inkuashen. Keyieu aitoki sii fataliser nabulubunye tenkoitoi earaka oleng. Neaku ore kuna kuashen ekeyieu ake neingurari tenkoitoi naishiaa peyie etum oltungani anato imazao tenkoitoi ashuu imasao kumok oleng temukunta enye.

Enkiteng'ena egirai aiteng'en iltung'ana tenewuaji neeku kegira iltung'ana ekigira olaiteng'enani aikilikuanu swali kulo tung'ana neeku kegira kulo tung'ana ailepunye nkaik alimu aliki naa oltung'ani swali naikilikuanua ashu egira ailepunye nkaik peyie etum aikilikuanu ewuji sii neitu eibung ee tesidano ashuu ebung aitobiraki

Engas oltungani ayilou angasa ayilou oltungani ogiolo ataasa enasiai ekintengen ele tungani aliki polepole tenkoitoi ajobnjere lasima ake pelikini ntokitin nayieuni pitumoki ataasa enasiai nikilikini si enkulukuoni lasima pipimibenkulupuoni nchere lasima pidimu enkiremore ekaotoi naisha peitum oltungani atayiolo peas enasiai, kanyio iyieu tenasia kaja ntokitin naidim oltungani ainotie enabae ore petum oltungani atayiolo kuna baa pookin akeret eletungani keon tenkisuma na kelo atum inangeno tenkooitoi embuku, nitoki ninye oltungani aas ninye makeon negira aitodol esiai ina kiremore.

Ekengas oltungani atum eneneng osesen. Ore pee ilo aas ena siai, naa ekeaku osesen etalee. Naa mintoki atum irbulabul le moyian tosesen lino. Ore sii enkae toki, naa ore peyie ilo atumore iltunganak kumok ingirra aigurran, naa ekibolo ndamunot piitum oltungani anot nduat saidi niata. Ore peyie ilo ayiolou iltunganak tene wueji nilo atum aikoneksion ajo niyiolounono oltungani kumok nikibolo ndamunot naa nakata itumoki ashomo dukuya tesiai ino. Ekilaki sii. Ore pee engurran tene wueji naa ekilaki esiana oropiyiani nikindim atareto temaisha ashu tesiai ino

Irmatunda kulo lootusu lootudug'oki ashu lootusulayieki, either ake ee osiwuo sapuk lotusulayie ee kulo matunda tenkaraki ee ore peelo egirai egira aitamanaa osiwuo naake ituraa. Arashu ee ore enkae toki nelelek ake aa oltung'ani olopeny otudung'o peyie etum aatasa nkulie enkae kiremore neme ena.

Oltung'ani ele logira aisho reward enye. Ekegirai aisho pongezi tenkaraki either ake eima esiai apa naishooki, neeku kegirai aisho naa kegirai aisho esiai sidai nataasa ninye. Ore si aitoki, elelek akegirai aisho certificate tenkaraki netaasa ebae naje. Neeku kegira ai tambua tenkaraki esiai nataasa. Ore si enkae toki naa, elelek enkampuni enye ena nataasa intokiting sidan oleng, neeku kegirai aisho certificate peyie etum ai zidi ataas imbaa naishaa.

Kegira oltung'ani, oltung'ani ele loota ebenki e KCB, neeta ropiyiani enyanak tina benki. Neeku, either ake ekegira aomonu lon tiatua ena benki. Neeku keeta process naimaa oltung'ani, egira naa aitayu ashu egira aomonu iropiyiani tenabenki, nagira aisho lon. Ore pishori lon, eta documents naishaa neeta ele tung'ani naiput peyie etum ainoto, ena lon. Neeku kegira ang'asa apik files enyanak ashu documents enyanak naata, nitoki ore tinewei, ni bonyeza eh ewei neji naponaa nena documents enyanak tina, tina document e KCB. Nitoki si aku keeta mpaka ewoi neji bonyeza peyie itumoki.

Ore toltung'ani entim naijo ena, naa itum oltung'ani enchan, tenkoitoi e rahisi oleng. Ore si enkae toki, ore climate teniun irkeek naa kesidanu climate oleng amu kiropiju enkop, nimitoki si aku ekibau enkolong ino, yani kebau enkolong ewoi nitii. Ore si enkae bae, naa njere ore piata kulo keek, naa kesidanu oleng tenchoto enchetare, amu ore pidung olchata obo, nintoki aun irkulie are. Na kesidanu oleng na keleleku oleng, esiai enchetare teneeku erishata nilo yie ashetisho.

Ee ore nye ang'as ee ishaa niyata empeku empoosho, niyiolou enaikuni teneuni, niwosh irmutaroni niun empoosho tormutaro. Ore peyie ebulu eyatai irkeek loowoshi peyie etum nena poosho aitobirunye, nitoki sii aaku ekrukoni impoosho peyie itauni olchafu pookin lotii atua ena mukunda. Aa keetai sii aitoki ee ochani looshi le nkijape peyie etum kulo kuna benek aishoo mpoosho itoirunye te nkoitoi naishaa. Ee keishaa sii neetai enchan nashaiki nena poosho peyie etum aitobirunye, peyie etum sii ataaku tenkoitoi naishaa. Ore sii enkae toki we nkae baye naa ore enoshi kata egirai aitayuake eyeu neetai orpuya lopiki peyie etumokini aitayu empoosho tiatua kuna benek.

Nkera kuna nanapita irbenia ishopito nkilani esukul naitoki si aaku kadolta engari natii nkera emilango negirai aipangaki kuna kera enejing enaari eitha kepuoito kuna kera sukul ashu ingua sukul neaku ekedito apuo aang ikenoki sukul ashu ebolo sukul.

Imaua kuna, nadolita inkopit naa teine wueji, neaku imaua inauni, naitobiru either kegirai aitobiru aikafa inkang'itie aapik fencing inkang'itie. Neitoki sii aaku ore kuna maua, naa keibung' oleng' intimi.

Ekitaa iltung'ana ekigira iltung'ana ang'enu oleng tenjoto eranyare amu keetae advancing ee masaa nagira aitumia iltung'ana neitoki sii aku kegira iltung'ana apukoo te ranyare ajing eranyare Kun olongi nitoki sii aku eibelekenye aitoki enkoshopo mekure eishopo iltung'ana ena enapakata enapa kishipo yaapa ore si enkae toki eibelekenye amu ore oshi taata etaa iltung'ana oleng iltung'ana opuo ainepu kulo tung'ana neitau ropiani ee peyie etum aisapotaa kulo tung'ana tenjoto eranyare ore sii enkae mbae etae mbae ee social media ore social media naa kidim oltung'ani anototo ropiani tenjoto eranyare tenjoto ee we YouTube ootenjoto sii aitoki ee boom play

Ekeishaa neeta oltung'ani ore enasiai naa enoshi kata eeta oltung'ani iropiyiani tesimu ashu tolaini. Neeku iyieu oltung'ani iropiyiani tenkaina ino. Eneeku ilo oltung'ani inewueji, nilo aishooyo iropiyiani inonok either ake pilo aishooyo ropiyiani niata tenkaina, peyie kipikakini esimu. Arashu iyata iropiyiani tesimu, nilo aitayu tinewueji, nikinchori tenkaina. Amu inepu oltung'ani lemeyieu ninye iropiyiani tesimu, keyieu ninye tenkoitoi enkaina. Ashu inepu oltung'ani laa iyata ropiyiani tenkaina neyieu ele tung'ani ropiyiani tesimu. Neeku ore tenewueji, eeta two ways nagira aasa. Ipikita ropiyiani esimu, ashu aigira aitayu ropiyiani esimu tiatua esimu, aata ropiyiani tenkaina.

Kisapuk oleng enasiai amu, ekeetae esiai enkiremore, neetae esiai napiki eramatare, neeku ore tesiai enkiremore, eetae irkeek lowoshi tontimi. Ashu lowoshi mukuntani, ore kulo keek neetae lolo keek akeyie yie loidim oltung'ani aitayu nidim aiturrai. Neeku, kishaa ore kulo keek keeta oshi prescription najo njere mishaa ninya kulo keek, nishaa nipik te kulo keek tewei nemetum oltung'ani ashu nemetum inkera.

Kore ninye ang'as naa nchere naa mimin ena bae amuore pipik ilomon linonok ineweji na kegol oleng' enkiminata tenintanyanyukie enkigerore. Ore sii enkae toki naa ketaa accurate baa arashu information ore pipik ena toki naa ikintelelek ena siaia amu ekishoki osabu nitoki sii aku itumoki oleng' ataasa ibaa inonok tee nkoitoi nalelek oleng'. Ore sii enkae toki naa ikincho information amu idim oltung'ani aigugula ibaa inonok tineweji nitum ake information nalelek oleng' tiatua eneweji. Ore sii enkae toki naa idim oltung'ani ai control a ashu aibung'a tenkoitoi nalelek amu ing'as apik data inonok atua eneweji neeku kelelek oleng' accessory ee data ino.

Emoyian ena naatii ir matunda naa ore ena moyian naa either ake eitu apa itobiri kulo ele matunda i tenkoitoi naishaa eitu eoshi irkeek, eitu siii eitu itobirini enaa tangu ake peepeyie euni ele matunda i either ake eitu etumi enchan etae inkukini natijing'a atua ele matunda i eitu epiki irkeek oishaa peoshi ele matunda i.

Ilashumpa kulo loetuo adol aas entoki naji adventure. Adol inkukuni, ashu eetuo ninche amanaa atum entoki naji recreational things. Neeku ore tenabae, naa oteli ena naishori kulo tung'anak ashu kulo ashumpa loponu, endaa. Neeku ore tenabae, ekinchori endaa. Niponunu nitumutumu aponu ai tuliza tenewueji. Enoshi kata tuseme iponunu ake atoni tinewueji nitumtumu daikin ninyanya, nitonini tinewueji anya lomon, nitoni si areshu akeyie garrin naponu aya ntai, irara lashumpa, nintokiki si aku tinewueji eponunui aya ntai, ekeeku naijo katii ewei neje, ootu ewaki. Neeku keleleku oleng enkitumoto ino amu ilo naake nira ng'ejuk ashu miyiolo ina murua, neeku ilo ake nilo aton tinewueji, na keleleku oleng enkitumoto ino.

Ilairemok kulo le majani. Kegira ele tung'ani etuuno oltung'ani majani enye. Neeku etabawua erishata naitayuni ena majani. Neeku oltung'ani ele logira aitayu majani, adolta ajo enapita ewueji napik ina majani enye, amu kitayuni ena majani enoshi kata etubulua nepoi aya factory, peyie etumoki ashomo aitobiru majani napiki shai. Neeku, oltung'ani ele logira aing'uraa kuna benek e majani, tenaa ketabaitie ewei nitaunyoyu, ashua etabaikitia ewei naji maturity rate. Neeku, ekeeta oshi erishata naitauni ena majani.

Eboloto ena either ake eboloto ee factory eboloto akeyiyie ee factory nagirai abol ena neeku iltung'ana kulo logira aitasheki metaboli ena factory ashu ekeyieyie enkaji akeyie yoyote ee biashara ashu enkaji naitobiru iropiani neeku iltung'ana kulo kogira ashipa eboloto enkaji neeku ore dukuya adolita ajo etabuoloki nena kitambaa ni naa kitodolu enkata apa nateshetaki ineweji nidipi wee nkata nataboloki ineweji naa ing'e loitasheki duo ina siai eboloto ina aji.

Ekitodolu ajo oltung'ani ele lohomo apik iropiyiani enyanak atua ebenki. Peyie itum atalaa either ake igira alak akeyieyie sukuul, nikinchori risit ino nidipa atalaa. Neeku ore enabae, ekitodolu ropiyiani nilakita, nitodolu oltung'ani logira aitasheki ina benki nikintashokie, nitoki si aku nitodolu aitoki ajo kaa akaunt itipika iropiyiani, peyie itumoki naa amu ore oshi taata tekuna olong'i, naa ore te institution akeyie pookin naatae, naa keishaa neeta oltung'ani payment tobenkin. Meyieu iltung'anak iropiyiani tenkoitoi esimu, akeyie ah M-PESA, neyieu oltung'ani ropiyiani tenkoitoi onkaik ashu ilo aishooyo ropiyiani tenkoitoi onkaik neeku, ekenyor iltung'anak oleng esiai obenkin amu nakata eleleku esiai amu ekumok naa iltung'anak oleng lotii tuseme nena institution. Neeku, ekeleleku inabae neku ore tenewueji, oltung'ani lotalaa either institution, ashu lotalaa any service, tenkoitoi ebenki.

Inkajijik kuna nasheta. Ore kuna ajijik, naa Inkajijik kuna namanya nateshetaki tenkaraki ilashumpa. Ashu, inkajijik kuna natesheta serkali naji ene housing fund, ashu housing project. Neeku, ore kuna ajijik, na keteshetaki peyie etum iltung'anak leabori ainyang'utu kuna ajijik, nemany. Inkajijik sidan oleng, inkajijik naata inkariak tiatua, inkajijik naata ositima tiatua, na kelelek oleng amu serkali natesheta kuna ajijik.

Ore ena naa enkaji naikenori iktung'anak lotaasa embaye emba emba embaye ni nimishaa. Ee ore tenikiyauni ene wueji naa ekiyauni ine wueji enoshi kata itaasa embaye nemishaa, itara oltung'ani, itupurishe oo arashu itaasa ake embaye torono nemitiship olikia tung'ani. Ore ena aji naa enkaji oo sikarini naa ilotu aiger enekintaasa oltung'ani tenimiyata tenimiyiu ni ni niarara ooltung'ani niyau ene wueji. Ee ee kiko kiko iltung'anak oleng' peetum iltung'anak haki enye. Eketum iltung'anak haki enye amu serkali naa oitasheki naa itum haki ino naa enaishaa.

Ole taing'eni ele aa PLO Lumba, ore ele ltung'ani naa oltung'ani eitasheki ltung'anak naa ltung'ani sii oiyeloo mbaa pooki nepaa. Oltung'ani aing'ene ele ogira aiteng'en ltung'ana peiye etuum atusuuj nkotoi naishaa. Eeh keisupeny' oshii ele sirikali ake enye pookin ltung'ana ake inye lemegira aata ntokii najii patriotism to wuejitin enye ashoo te country enye. Nee ore ele ltung'ani naa oiteng'enani oiteng'en ltung'anak e law ashu sheria eeh naipirita loisho ashu naipirita ake enye Africa te lulung'ata.

Ee kisapuk ena siai oleng' amu eketae iltung'ana loota ndiefuni nadolie ibaa nagira aasa tolosho nitoki sii aku ketae iltung'ana logira aibung' esiai oo nkampunini neeku ore iata oltung'ani ena toki naati eneweji naa idim oltung'ani ai control a ibaa pokin nagira asa tina murua ashu ainining' osinkolio naa idim aitumia ena remote nikidolita teneweji.

Keng'asa aku keng'asa oltung'ani ore piguran empira naa, ekilaa osesen, naa ekitumoki osesen osarge ahomo tesidano ashu ashomo tesidano pi. Ee ore si aitoki enkae bae naa njere, idim oltung'ani aigurana enatoki peyie itum oltung'ani anoto iropiyiani niretie keon temaisha, ore enkae bae, naa ore pilotu aiguran enapira nikibolo damunot amu itum iltung'anak kumok oleng, nikibolo indamunot, nitoki si aku itum aitoki entoki naji exposure amu ore pilotu enewueji, naa ilotu atumore iltung'anak kumok oleng likidim aiteng'ena nitum nkulie ideas apa nimiata, nitoki si aku ore pilotu enewueji, naa ekiwang'ie indamunot torrok oleng. Niwang'ie si aitoki esiai orkeek loitemerisho, amu ore pilotu aiguran tenewueji, nimitum erishata nilo aitumia irkeek oitemerisho, tenilo itii openy, amu ore piau pitum iltung'anak oleng kumok oleng logira ai support inewueji, naa ekiwang'ie nena akeyie pukunot pookin torrok, nidim oltung'ani aimai iro openy.

Ee kisapuk oleng' amu ekepuo iltung'anak inkwapi eboo, neeku ore, ore yata ena passport na njere elelek oleng' enilo nkwapi eboo, mekure kintoki aikilikwan ajo kanyioo pitii enewueji nigel. Neeku, kisapuk kake menenkop ang ena. Enenkae olosho naji Egypt, neeku kake kisapuk amu ekeetae ene Kenya.

Olailimunoni ele olimu imbaa pooki naagira aasa te serkali, naa ninye eishori imbaa pooki ake iyie metoliki olosho, neaku oltung'ani ele ololaalimu ajo nyoo naagira aasa te serkali. Neioki sii aaku ore ele tung'ani naa teneatai ake iyie any emergency nchere teneatai ake embaye ake nataase, naa ninye lolotu aipang'u ajo nchere keatai ena baye nataase na kakwa steps ewaki pewoi aaya pelo aretu olosho, neaku ore elde tung'ani naa ninye olo alimu imbaa pooki naagira aasa te serkali.

Ore enasiai naa ilarikok kulo lolosho le Kenya, adolta tenewei olarikoni, olarikoni liare lolosho le Kenya ah president Daniel Torochitri Arap Moi, nadolita si aitoki olarikoni liokuni lolosho le Kenya ah Mwai Kibaki, nadolita prime minister Raila Amolo Odinga. Ore kulo tung'anak naa ilarikok le Kenya, neeku ekegira apa ninche aku tenebo enapa kata egira aara olarikoni liare liokuni lolosho le Kenya president Mwai Kibaki, neku kegira nakata aku tenebo, aku tenebo au olosho pemitoki iltung'anak aata olarrabal teninche.

Ore kulo tung'anak naa iltung'anak loitayu enkoitoi naretie olosho, eh inkajijik kuna namanya iltung'anak lemeeta ewei nemany ninche, neeku ore kulo tung'anak lidolta tenewueji naa iltung'anak logira aitayu either ake kegirai aishooyo musaada endaa, ashu musaada endaa oleng toltung'anak lemeeta ewueji nemanya, ashu iltung'anak loitayioki either ake tolarrabal, ashu etimirayioki tonkajijik enye tewei nishaa namanya, neeku daikin egirai aisho tenewueji, iltung'anak lemusaada le Red Cross, ashu akeyieyie any organisation nai support iltung'anak lemeidim ate, iltung'anak lemeeta inkang'itie enye, iltung'anak si nkera okishin, neeku iltung'anak kulo lomanya kuna ajijik temporary, iltung'anak loitayioki tonkwapi enye ashu towueiting enye naishaa pemanya ninche.

Ore ele lotii ene wueji, naa oloti lorais opa, oitayioki tenkoitoi, laitayioki opa tenkaraki nataasa imbaa nemeishaa tiatua serkali enye. Ore ele tung'ani saaai, naa ninye logira ajo, apik serrkali metaasa imbaa naishaa tiatua olosho.